Gima biro e pacha ka aneno gini en pur. To sama isepuro in gi adiera ni chiemo nyaka ang' ichiem. To pur ok ochuno ni ji nyaka pur mana cham kende nikech ka ing'iyo sani ji mang'eny odonjore adonja e puro to gin oduma kende ema gipuro. Wi gi wil gichiemo mane ichamo chon. Mane deyewa gi kwerewa chamo kendo chiemogi ne miyo gibedo motegno ber. Koro sani jopur itemo nyisgi koro sani ka gipuro to gitem keto chiemo machon kaka bel kata mana oduma mar nyamula. Koro iyudo ni sama ng'ato osepuro bel kamae, bel en gima ber kendo ka idhi e osiptende ma sani kar od thieth idhi nyisi ni nyaka ji cham bel. Nikech nitiere tuoche moko ma ma kichamo sikari mang'eny, tuo dhi mako dendi. To oduma nigi sukari mang'eny. Moloyo to oduma marachar, en omilimili to omit to kichamokunde pile pile to sukari dhi bet mang'eny edendi. Koro inyisoji ni sama osepuro ma osekeyocha, kidwa dhi rego inyalo kawo bendi to ikiko gi oduma gi omuogo. Kuon no en kuon mamit ahinya kendo tuoch emang'eny kaka presa kata tuo sikariok nyal maki. Pur en gima ber nikech kelo omenda. Sama isepuro idhi uso gino to iyudo pesani oro matin minyalo timogo gimoro

Gima nikod nengo kae mokuongo aneno gik ma ochwegi. To gini tinde dhano timo mang'eny e aluorana nikech tije onge koro tich moro amora mang'ato nyalo timo nyalo miye omenda to tije lwedo maji ochayogi tinde gin tije man gi pesa ahinya. Koro kata ka ng'ato nosomo to ong'e tij lwedo moro matin kata mane osomo. Odhi adhiya ir ng'ato to opuonje ok dhi e mbalariany. Tijno nyalo konye ahinya sama pok ondike gi sirkal kata sama pok oyudo tich mane osomo no. Koro gik ma iloso gi lwedo machalo kikombeni, gin gik michweyoga mana gi lowo kendo kasuknigi gin mag lowo. Ikunyo akunya lowo, nitie kaka ilogo maber toiumo to ka oseum toichuako. Chuakono iwacho ni iwang'ogi, to kaosechuak mobedo motegno maok nyal tore, idhi nyiew rangi to iwiche. Iwicho rangi ma ng'ato dwaro.Ng'ato nyalo dwaro marachar, ng'ato nyalo dwaro marateng# ng'ato nyalo dwaro kata mabiro rambulu koro en gima ber ka ng'ato nigi tije mar lwedo. To gigi ka oseket kama, to iketo mauwa kendo mauwa aneno to mauwa en gima ber ahinya to moloyo to sama osegedi inyalo kete kata e kona moro mar odi kata ewi mesani moro kamoro. To mauwa nigi pesa ahinya ni joma opidhe nikech jopesa sani nyiewe oket eudi mondo onen maber ahinya